Winy mag flamingo gi eki ni e nam. Winyo gi kelo mor kaluwore ni gine winy man kod ber kendo ginyiso nyadhi mar piny Kenya. Winy gi eki yudore e nam mar lake Nakuru. Kendo kinde duto, ji aga gwenge ma opogore opogore kata wasunge bende a loka mar mondo mi gibi gi ne winy mag flamingo gi endi. Winy giendi kelo mor kaluwore ni sama gidhi mar neno gi tibedo kod mor ka ineno kaka gigoyo abal kendo kata kaka gifuyo. Kagifuyo kod nyadhi maduong'. Kaginyiso ber gi mag rangi. Kendo ginyiso kit gi maber ka giteng'o it gi kendo gidonjo e pi kod sunga. Winj gi eki kelo mor kaluwore ni gin achiel kuom yore ma piny kenya choko go omenda kokalo kuom jogo mabiro neno gi machulo pesa kendo weyo ka piny Kenya dongore maber. Nam bende kelo mor kaluwore ni en pi ma okwe. Kendo en kod rangi maber manyiso nyadhi.

Mondo mi ing'e riembo nyamburko, nyaka idhi e sikul ma ipuonji kaka iriembo nyamburko gieki. Bang' ka osepuonji, to ibiro bedo kod nyamburko mari kata inyalo ndiki e kambi mar mondo mi iriemb negi nyamburko gino ero. Ibiro yudo ka iyudo omenda ma ichuli makonyi e ngimani ma pile kapile. Kendo jogo ma odhi e sikunde ma opuonjgi mar riembo nyamburko, kinde duto gin ga jogo maketoga pachgi e gino magitimo ka gin e ndara. Kendo jogo ma oyawo sikunde mag riembo nyamburko, yudo omenda makonyogi dhiro ngimagi mapile ka pile. Kendo kokalo kuom sikundegieki, jogo ma oyawo gi chulo osuru ne piny. Kendo miyo piny medo dongore kapiny bedo kod ndhadhu makare kokalo kuom puonjruok mar riembo nyamburko gieki. Ji ma odhi kuondegi gin ka jogo ma okaw kendo omiga ong'ala manyime kata eyore mag yudo tije mag riembo nyamburko. Ma timore kaluworeni bang' tieko ndalogi ma owinjore e riembo, e sikund riembo nyamburko to ibiro miyi lesen mayangi kaka jariemb nyamburko e thur kaendi